Ũũ nĩguo ingĩhoya ũteithio angĩkorwo ndĩna thĩna ũkoniĩ motungata ma thimũ yakwa. Wa mbere, nĩ kwamba kũhũrĩra andũ a kambuni ĩrĩa ndagũrire thimũ yakwa thimũ. Nĩgetha ngorwo ngĩmamenyithia thĩna ũrĩa thimũ yakwa ĩkĩrĩ naguo, na ũrĩa itarakĩhota gũkorwo ngĩkĩhũthĩra kana motungata ma thimũ yakwa me thĩ mũno, atĩ ona ndingĩhota kũmahũthĩra. Ingĩkorwo ndinaiganĩra na ũrĩa manjĩra maũndũ-inĩ makonainie na motungata ma thimũ yakwa, nĩ ngũcoka niĩ thiĩ nduka-inĩ. Angĩkorwo itũũra-inĩ rĩakwa kwĩna nduka ciao, nĩ ngũkorwo ngĩthiĩ kũu, nĩgetha ngorwo ngĩaria nao, tũkĩonana nao ũthiũ kwa ũthiũ. Ndĩkĩmatarĩrie oroho ndĩkĩmanengere thimũ makĩhote kuona ũrĩa mangĩkĩhota gũthondekera nĩgetha motungata ma thimũ yakwa magĩkorwo marĩ mega. Na angĩkorwo hihi ndigũgĩteithĩka, nĩ ngũhoya ũteithio kũrĩ mabundi a thimũ itũũra-inĩ rĩakwa, arĩa ehokeku atĩ ndamũtwarĩra thimũ, nĩ egũkorwo akĩhota kũmenya kĩhumo gĩa thĩna nĩkĩ. Na athondekere nĩgetha motungata ma thimũ yakwa makorwo makĩagĩrĩra. Ũguo nĩguo niĩ ingĩkorwo ngĩhoya ũteithio, rĩrĩa thimũ yakwa ĩna thĩna wa motungata ma thimũ.

Mahoya magũcokia ngatho, nĩmo marũmanagĩrĩra na kũruga kana kũgaya Nyama Choma, ũtũroinĩ wakwa wa ũgĩkũyũ. Ũũ nĩ kuga atĩrĩrĩ, rĩrĩa andũ a rũrĩrĩ rwakwa rwa ũgĩkũyũ, makorwo magĩcemania hamwe, na Ngai nĩamekĩire maũndũ manene mũno, na nĩmarenda gũcokia ngatho nĩũtugi wake, nĩũkoraga nĩ manyitana, ũgakora nĩmakĩoya akorwo nĩ ĩyo mbũri, ĩgagĩthĩnjwo, na nyama ciayo igagĩkorwo igĩcinwo, ĩtarũri rwa gũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa irathimo ciake, iria akoragwo amaurĩirie ta mbura megũkũ thĩ, nokona nĩũndũ wa gũgĩkena, nĩatĩ Ngai nĩ agĩkoretwo arĩ wa mwena wao, ũgagĩkora atĩ nĩ arathime, ũgakora atĩ matirĩ arwaru, ona angĩkorwo mũndũ arakĩrĩ mũrwaru nĩahotete gũkorwo wa kũhona. Rĩũ nĩ ũkoraga nĩmakĩhoya magĩcokagia ngatho, na nĩgetha makĩhote gũkorwo makĩrĩanĩra-rĩ, nĩũkoraga nyama ĩyo nĩ yagayanio. Meta agĩkũyũ magagĩkorwo magĩcemania, magagĩikara hamwe, rĩrĩa marahoya marĩkia kũhoya nĩ maikaraga thĩ, makagayana ĩyo Nyama Choma, ũgagĩkora nĩ mamĩrĩya wega, magĩcokagia ngatho hamwe.

Andũ ethĩ gĩcigo-inĩ gĩakwa monaga mĩtugo ya ũdũire nĩyahĩtũkirwo nĩ mahinda mũno, nĩatĩ mũtũrĩre ũrĩa maraikara wa kũrĩu ndũbatiĩ gũkorwo ona ũkĩringithanio na mĩtugo ya ũndũire, nĩtondũ mĩkĩre ya maũndũ ya ũndũire wa rũrĩrĩ rwa Ũgĩkũyũ nĩwakoraga atĩ, andũ ethĩ nĩmakoragwo makĩheo makĩarĩrio mũno, makerwo ũũ nĩguo mabatiĩ gũgĩikara, ũũ nĩguo agĩbatiĩ gwĩka maũndũ make, no marakiuga atĩ mĩtugo ya ũndũire nĩmĩhĩtũke nĩ mahinda na matibatiĩ gũkorwo makĩrwo atĩ nĩmabatiĩ gũkorwo makĩrũmĩrĩra ũndũire, nĩtondũ rĩu ũguo marakiuga thaa ici maragĩikara mũtũrĩre wa kĩrĩu, kuoguo marakiuga atĩ mũtũrĩre mĩtugo ya ũndũire nĩĩ nĩ mũru na njĩra ĩno, nĩatĩ ũgakora atĩ matirenda gũkorwo magĩka maũndũ macio magĩkagwo tene, ũgagĩkora magĩkiuga atĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu nĩ mwega mũno nĩtondũ nĩmahetwo wĩyathi wa gũgĩkorwo magĩgĩka maũndũ marĩa marenda, ũgakora ona thaa ici mũtũrĩre wa kĩrĩu nĩmarakĩnyua njohi, magakĩgucia bangi, no mĩtugo ya ũndũire matietĩkĩrĩtio, kuoguo magakiuga mũtũrĩre wa kĩrĩu nĩ mwega gũkĩra mĩtugo ya ũndũire.

Associated Battery Manufacturers nĩyo kambuni ĩrĩa ĩthondekaga batari gũkũ Kenya. Na batari ĩrĩa ĩkoragwo na rũũri rwa Golden nĩ njega mũno gũkĩra ĩrĩa ĩkoragwo na rũũri rwa Eveready. Ũũ nĩ kuuga atĩrĩrĩ batari ĩno ĩkoragwo na rũũri rwa Golden ĩkoragwo ĩĩ njega nĩ tondũ ona ũgĩthiĩ nduka-inĩ kũgũra nĩ ũkoraga atĩ ĩna goro gũkĩra batari ĩno ĩna rũũri rwa Eveready, nĩ tondũ ũngĩrora mwaki kana mĩhũthĩrĩre ya batari ĩno ya Golden, nĩ njega mũno ũngĩringithania na batari ĩno ĩna rũũri rwa Eveready. Ũũ nĩ kuuga atĩrĩrĩ rĩrĩa mũgũri athiĩ nduka-inĩ agũra batari ĩno ĩna rũũri rwa Golden athiĩ ahũthĩre, nĩ ũkoraga atĩ batari ĩno ĩna rũũri rwa Golden nĩ ĩikagara kahinda kamwe karaihu mũno. Ona ũkĩhũthĩra ũgakora atĩ batari ĩno ndĩrakĩmondeka oo, koguo ũgagĩkora atĩ ĩraikara o wega o ũrĩa mũgũri agũrire nduka-inĩ. No ĩno ĩna rũũri rwa Eveready rĩrĩa ũramĩhũthĩra nĩ ũkoraga nĩ ĩtigire kũruta wĩra, nĩ ĩmondekire, ũgakora atĩ gũikara kwayo nĩ kũnini mũno ũkĩringithania na batari ĩno ĩna rũũri rwa Golden.

Rĩrĩa niĩ ndariganĩrwo nĩ PIN ya APP yakwa ya bengi ũũ nĩguo ingĩka. Wa mbere ingĩcoka thimu-inĩ yakwa hihinye atĩ nĩ ndiganĩrwo nĩ PIN kana gũcenjia PIN nĩgetha ngorwo ngĩkĩhotithio gũgĩcenjia PIN yakwa ya APP yakwa ya bengi nĩgetha ndigakĩriganĩrwo rĩngĩ. Oroho ingeremwo ũguo nĩ ngũhũrĩra ateithĩrĩria a aigithia a kũu bengi-inĩ nĩgetha makorwo magĩkĩndeithĩrĩria ũrĩa ingĩgĩkorwo ngĩgĩcenjĩa PIN yakwa na thondeke ĩngĩ njeru. Oroho ningĩ gũngĩkĩrema ndĩna ũhoti kana wĩyathi wa gũcerera rũhonge o rwothe rwa bengi ĩrĩa ĩrĩhakuhi naniĩ ndĩmamenyithie atĩ niĩ ĩno nĩndekĩrĩte nĩndakoretwo ndekĩra PIN ya APP yakwa ya bengi no nĩ ndĩganĩrwo, ingĩka atĩa nĩgetha ngorwo ngĩthondeka ĩngĩ, kogũo nĩmegũkorwo makĩhota kũndarĩria makinya marĩa batiĩ nĩgetha ngorwo ngĩgĩcenjia PIN na thondeke ĩngĩ njerũ. Oroho ndakĩrĩkia ũguo nĩho ngũkorwo ngĩĩtambũrithia na ngwĩtambũrithia na njĩra ĩno ya gũkĩmahe namba yakwa ya akaunti ĩyo ya APP ya bengi.O na ningĩ gũkĩmanengera tarĩki ciakwa cia gũciarwo na ndarakia ũguo, nĩ ngũgĩkorwo hotithĩtio atĩ nĩ ngũkorwo ngĩgĩthondeka PIN ĩngĩ njerũ ĩrĩa ndĩrĩgĩtũmagira itegũkĩriganĩrwo.

Rĩĩtwa Oloitoktok kana rũitũgitũ na Gĩkũyũ rwaimanire na Kĩmathai, rĩrĩa rĩa rĩrĩa rĩakoragwo rĩkĩmenyeka ta gĩthima kĩratherũka, na rĩĩtwa rĩrĩ nĩ rĩrĩ bata mũno, nĩ tondũ rĩonanagia kĩhumo kĩa ũndũire wa Kĩmathai, nĩ tondũ Oloiktoktok nĩkwo Mathai nyingĩ cikoragwo na kĩhumo kĩao, nĩ tondũ kũu nĩkuo makĩambĩrĩiria kgũkorwo na ithima ici cia maĩ, iria ciagĩcamũkaga magagĩkorwo makĩhota gũtaha maĩ, kũu nĩkwo mathiaga gũgĩka ũndũire wao, ũgagĩkora kwoiguo Oloitoktok ũkoragwo na bata nĩ tondũ ũ rĩĩtwa rĩu rĩtwonagia atĩ nĩkĩo kĩhumo kĩa ũndũire wa Mathai, oroho nĩ gĩtuonagia ũndũire wa ũmathai, nĩ tondũ aah Mathai magĩthiĩ kũu Oloitoktok kana na tondũ kũu nokuo maikaraga rĩrĩa macemania, nĩ magĩkoragwo magĩgĩka ũndũire wao, ũgagĩkora nĩ makĩaria, makĩina nyĩmbo ciao, oroho magĩkorwo magĩgĩtaha maĩ gĩthima-inĩ kĩu ũgwo nĩ tondũ aah rũitũgitũ nĩ nĩ mwena ũmwe ũtakoragwo na maĩ, koguo ũcio nĩguo bata wa rĩĩtwa rĩrĩ Loitoktok.

Bata wa kũgitĩra mĩrimũ harĩ ũgima wa mwĩrĩ wa andũ nĩũũ. Nĩtondũ nĩũkoragwo ũkĩhota kũgitĩra ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ. Nĩ ta rĩrĩa mĩrimũ yagitĩrwo nĩũkoraga atĩ ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ nĩũrarorwo na njĩra ĩmwe nene mũno, magakorwo makĩrĩ, makĩgĩrĩrĩrio na mĩrimũ ĩrĩa ĩgwatanagio ta mũrimũ wa TB, ũgakora ta mũrimũ wa kũharwo gatema, ũgakora atĩ andũ nĩmakorwo makĩgitĩrwo. Kogwo ũgakora atĩ mũ, ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ nĩũrarorwo, nĩtondũ ũgakora atĩ mĩrimũ ĩyo ĩgwatanagio matinagĩkorwo atĩ nĩ, nĩwatamba ũgakora atĩ kwĩna ikuũ nyingĩ. Rĩu rĩrĩa mĩrimũ yagitĩrwo nĩũkoraga atĩ ikuũ nĩcianyihanyiha, andũ ti aingĩ arĩa mena mĩrimũ, ũgakora ona mathibitarĩ nĩmarahota gũkorwo makĩoya arwaru arĩa marakĩiganĩra thibitarĩ-inĩ ĩyo ũgakora matirĩ na arwaru aingĩ. Kogwo niĩ kũgitĩra mũrimũ, mĩrimũ harĩ ũgima wa mwĩrĩ nĩwabata mũno nĩtondũ nĩũkoragwo ũkĩnyihanyihia ona ikuũ cia andũ, oroho na mbe, mbeca iria itũmagĩrwo gũthiĩ thibitarĩ ũgakora rĩmwe nĩ, thogora wagũthiĩ thibitarĩ nĩũhai, nĩũhaimbire, ũgakora atĩ rĩrĩa mĩrimũ yagitĩrwo thogorocio nĩũkoragwo ũgĩcoka thĩ nĩtondũ tiandũ aingĩ ma, makĩrĩ arwaru.